Kore entoki naitishipisho tene naa ana nidol keki eeta orangi lenye loitupuku oshiake eyierieki sufuriani noshi nainyanguni te bei nagol naitodua tene nitumiae nkukuk nalekek bei kake nepuko ake ele kala lenye laijo kedede eo ina taa naitishipisho amu mitumia nchilingini kumok otumiebkeki alang teninyangu thufuriani nagol ltunganak kumol lemeyiolo aitobirie.

Kore ana bai naa remotoo enkokon, naa keisaidia anaa peitopong'ii kuna kokon moyanitin poomotum nenia moyanitin aitanyamala neitodoyoo seseni lekuna kokon aitasas tanaa sii eyaa. Amu kore peyee kuna kokon naa keyau hasara toltung'ani eitubulua kuna kokon

Kore ntoki nadoltaa tene ng'oji kadoltaa ntitoo neibung'ita malaa natii kule nawotoo nepikita kuna kule nawoto nkoompe naa kore neikoni kuna kule peitibiri ipik kule ake noshi narewa malaa ninsho ewon temperot matejo mperot ong'uan tanaa imiet nokuu kunaa kulee kore kuna kule pooku indim atamata amu keisiisho toltung'ani lememat naisiisho indim sii atipika sukari.

Kore ntokitin nadolita tene ng'oji naa lbiasini naa meisupat ana siai oleng' tenkopang' amu kore nchan nasha teidie ng'oji mara nankata pooki keidim abaki atowana lapatin imiet etii eshaa nchan naaku mobulu kuloo biasini oleng amu keyeu naa kulo biasini nkaree naaku keikini ana siai oleng' tonkopang'.

Kore siai nadolita tenee ng'hojii naa mpikataa empolea apik lshampa naa netipat ana siai oleng' amuu kore the nkuliponii nateneneng'a naa mokure eitubuluu ndaa keisaidia ana polea pootum ana daa atubuluu aitibirakii abuluu tesekunotoo oleng' notum sii aisaidiai anaa kuliponii petaa keiroshii peetum aibung'a nenia, nenia kutubulunot inonoo aibung aitobirakii notum atubuluu tesekunotoo oleng'.

Kore ntokitin nadolita tene ng'oji naa mayainii naaku keikini alee kazii tenkopang' meisapuk oleng' tankarake kore tenkopang' ntokiitin nashami oleng' naa siom naa kore siom atuwaa nkishu tanaa ntaree naa kore nkokon mera kumo oleng' tenkopang' naa inia toki pera ale ana siai kini oleng' amu kore naa nkokon tanaa nkokon aree eatai tanaa nkokon sapaa meitai mayeeni kumo oleng' tanaa ayiu mayeeni naidim abaki atabai ipnaboo mebaya amu keikuni naa nkokon.

Koree siai nadlita tenee ng'oji naa nkutubulnoto elpaeg naa kore ana siai kore tang'asunoto enshan ewon etu eng'asuu nchan neturi lchampa kore peeturi ale shampa neturi naa otoki udot neipimi taa udot aipim alee shampaa pemenyikakino naa kuloo paeg alafu nepiki kulo paeg apik, apik nenia udot kore pang'asuu taa nchan ashaa nebulu naa kulo paeg nokurokini aitai ndetii neng'asu taa kulo paeg abulu aitibiraki tanaa naa lelapatin okuni ituuno tanaa le ong'uan kore peng'asu anyikaki inia ng'amata kenap naa kulo paeg nkera notoi neitaini noluai kore peyie etoi neriparii tolkuniyani naa indim naa sii ashomo atimiraa.

Kore esiai nadolita tene ng'oji naa nkutubulnoto entare naa kore kuna taree naa noshi taree ekienyeji naa, naa keibelekenye ana bai oleng' amu keewaki naa noshi taree naji ndupasini naaku kuna tare naji ndupasini kumo oleng' tenkop neibelekeny aibelekeny kuna taree naaku, naaku ntaree kumoo ndupasini naa inia toki taa naibelenya ana bai tenkopang'

Kore esia nadolita tene ngoji naa nkitainoto esamakini amu kadolita naa lturot netii kulo turot nkaree nadolita sii ltung'ana enapitaa ntokitin natuwaa lbaketi naaku kore kulo tung'ana samakini eitaitaa naakore sii kulo samakinii keidimi neyai town taoni nopuoi amir notumi shilingini neidim sii ltunaga atam.

Kore ng'eno tanaa mbai niyeu pias ana siai naa keyeu naa nikilikini ajoo anyo pepikii kuna aitubulu inono petaa mpaashi tanaa anyo peishori petaa keipang'a ana daa ino tolmustarini keji pootum ana daa atubulu aitibiraki notum sii atumo siwoo notum sii petaa kore ng'amata nairuaya kuna maragweni zuraa airuaya zuraa nomotum sii ninshe pootum nafasi naishiakino.

Kore ntokitin nadolita tenee ng'oji naa nkishu naa kore kuna kishu noshi kishu empekuu naa kanyor anaa siai amu kore kuna kishu kore tankata elamei naa imdim ainyankii kuna kishuu nkujit naa kore abaki ninshee kenyaa mpukaa natuwaa kabishii naa meyaa ninye nkolong' monyunyukpore ninye kuna kishuu noshii akee e kawaida noshi e kienyeji noshii nikiata amu kesioki nenia kishu nkolong' ayaa amu menyaa naa ninye ntokitin natuwaa kabishii

Koree entoki naitiship oleng tenasiai kobo enadaa aitobiraki amu keeta mpaash naishakino nipanga si tormustarini na koree enadaa kebulu asieki netum si osiwuo aitobiraki netum abaki nkare tenkaraki midinga na kidim atasieki oleng.

Kore ntoki nadolita teneng'oji naa lkenii naa kore alesheni, naa kenapita ng'anayoo naa kore ninko tinisum tung'anaa anabayie naa iliki naa ajo ajiekuni teneuni alesheni , naa kowua larin tanaa ng'amata nayaa ale shenii potum atubulo niliki sii ajo ajotuwu ng'oji nobulunye alesheni kedim sii atubolu teng'oji netii ldamaa oleng' tanaa keyeu ng'oji neirobi, niliki sii ajo ajotuu nguluponi nauneki alesheni keyeu ng'uluponi nairoshi naidem neitubolo asieki tanaa kakua nyamalitin naata aleshani.

Kore ana siai kadamuu apaa lkulie keek lentim ebuluu, keatai sii apa lching'ee neatai lamuria neatai sanankur olkulie kumoo naa kore tonokuu kobuluu akee taata atuwaa ake alee taata lidolitaa tenee ng'hojii naa kore peebulu keitainoi teleleki oleng' naa keisupat, keisupatii nemelok sii tininyaa.

Kore ana siai nadolita tene ng'hoji naa nturotoo elshampaa naa nchi eikunarii ana te muruai aang' iyaa naa ltaragitaa nintumia naa alee taragitaa aipimakii naa ng'hojii neyerii peetur kore peyie etur aidip naa keitai naa lboroo sapukii naa kore peitai leloo boroo sapukii neyari otoki likai otoki lowar leloo boroo kore peidip ataraa leloo boroo naa keidipee inia siai.